Eng yu komi kamet nemi imbaret. Imbaranitak ko kikimin mosog'ik. Minetab mosongik koba kamanut mising amun mosong'ik ko much ialde , ialdachi kampunishek chebo maiyek, anan akot kora ing'a mosong'ik chotok ak iam.

Netoguu en pichaini kekuren kulungkulut, kulungkulut ko taritiet nekiribei en gaa ko u batayat ak ingokaik. Bo komonut keerib kulungkulusiek amun kulungkulut kokonu mayaik ak bendoo. Ak kora koimuch ialdee inyorchigei chepkondook.

En bichaini komi kiplengok, kiplengochuto ko mi koamei ngwekab sukuma, yon imache irib kiplengok ko makat itekji koot ako koot nebo wainik che toku. Bo kamanut kerib kiplengok amun kiame bendab kiplengok aku kora imuch ialde kiplengochoto akinyorchigei chepkondok.

En pichaini, komi nego. Kii at kinye ko kitam kiyogi nego chechang', ago cham keripen . Lakini en kasari ko kigowalak. Mogoyogi piik nego, ako kigonam piik nego cheng'ering. Chechang' ko kigonde agot zero grazing.

Chu ko ingwek chekile spinach. Ingechutok kikikolji lolonik , akotaku kole kikokararanikitu mising. Bo kamanut kekolei spinach amu spinach koteshini karotik chito eng borta. Kora ko spinach imuch i walawal ak ingwek alak ak ialde aneityo inyirchigei chepkondok.

Netaku eng pikchaini kekure chebololdet. Kimin chichi chebololdet eng imbarenyi. Ane achame amine chebololonik eng imbarenyu amun, yo kami anyorchigei ingwek amun kiamei sagek ab chebololdet koek ingwek. Ako kora ndaalde chebololonik chotok anyirchigei chepkondok.

Tienik chekokomach koet en kokwenyon ko kou Mika Maritim, Lillian Rotich, Rose Cheboin koraa komi Joel Kimeto ak okot Mwalimu Kendakor en alak en icheket ii kokikoi genuine en kenyishek chechang missing'.